En Iman oboibonjeni aam bandiat noton nekakibel amun anyiny kot mising kosir bandek alak anan ter en bandek alak bandiat nekakibel kora ko roisi olekechobto amun nyolu Kityo komi ngetetyot ab maat noton nekaran asikebelen bandiat noton ne kebut asi ichob kora anan ibel bandiat noton ne nechome konyolu iwe mbar ibecheng bandiandanato nekokong anan neto ko mesisyot komie nekoyam kebut anan Nemo cheko ak kobit konyon ibel ak korur komie kowatanak ko mara notok ndabel bandiat abele komie komoloch ii nemotorur anan newotonkse komie ageer ko Karan ak koanyinyit ko noton ne Yoon aam bandiandanato

serkaliit noton nemingin nenegityoon ak anee kogigoyaai tuguuk cheterter kogeer kole miii tililindo en yoton, kouu noton neboo nenyoo noton kountinywaan iih, kogigoyai tuguk cheterter kogeer kole kagimiit tililindo kot mising en olegimii ak kogararan komyee, kouu noton governor nebo bomet barchok anan barchok inoton kogigoyaai komuut biik cheuse taonishek choton chemii oleboo bomet sigobiit kotoret biik cheterter kogimiit mungarosheek kwaak en oloton iih, ak kotoret biik koraa koguur biik sigobiit konyogoyaai anan kobwa town konyogoger agoyoe tuguuk cheterter, ago noton iih kobo komonuut ago amuche ole kigoyaai noton nebo komonuut en oliton kot mising.

Mi oratinwek Che terter chekisubi asikenyor kibandet en emoni bo Kenya noton nebo soet terter oratinewechu amun tienge kole kemi itokyinige iyoe anan imoche kibandet ab soet komosta oinon ako kararan kibandinito aninyoru en emoni bo Kenya amun toretin oratinwek Choton Che kisubi ko nyolu itondoi kibandet neiboru kele ibo emoni bo Kenya ako nyolu kora itindoi kit ne Iboru kele ki kikisikyin emoni ak nyolu itindoi lainit ne Imuche iboisien isirchinengei kibandet ab soet en emoni bo Kenya.

En iman kochang' kapkirwok chemiten komositon nibo homa bay, ak ko terter kapkirwokishek cheechen kotieng'e kesishek choton cheyoe ak chetieng'e kolee biik ata chepwone yoton en kila betut, sieyai anan sikenai kapkirwok inoton neoo en yuton yubo Homa Bay ko kapkirwok neoo ko noton nekibore kapkirwok nebo hama bay anan kotini noton neoo noton nebo Homa Bay, ko kotini initon kotam ko kikotoret biikab komositon konyor imanit nebo biikwak kotienge kesisiek choton chekakeib muche kko kesit noton nekobo mbaretab biik muche ko kokesit noton nebo mbaret kimutu anan kekur konyo yuton sikobit keyai ak kenai kelee ne nekararan ak ko kotini niton ko nekikoyai kesinit kenyishek chechang' mising'.

En kisumu kochang sipitalishek kot missing chemuche koyay kazi niton nebo physiotherapy tounit noton nebo kisumu ko tounit noton ne oo kot missing ako kazishek che uu chu ko mauu ako Chang biik ako noton amune si komuche koyay boisioni en sipitalishek chechang. Sipitalishek chemuche koyay boisioni ko moregunen taman choton che tot anai, netaa komiten sipitalit noton nekebore Aga Khan ko sipitalit noton ne oo kot missing en kountit noton nebo kisumu koraa komiten sipitalit noton nebo serkali nebo kounti nemii kisumu ako koraa komuche koyay boisioni en kot missing, boisioni niton ii Kobo komonut amun toreti biik chechang en kounti noton koyay boisioni.

Homabay ko kountit noton ne mingin kot missing nemiten en komosto nebo emetab Kenya ako kauniti niton ko nekit ak barit noton ne oo nebo Victoria ako baharit niton kochang beek ako woo kot missing, miten en emotinwek somok bahari Niton sigai kowoo kot missing ako imuche koityi emotinwek chuton chu bo Tanzania, Uganda ak Kenya ak en Kenya komii koityin komosto noton nebo homabay ako logok chechang kochome bakotal ichirenik en yoton ako noton ko toreti ichek kwam ako toreti kochanga omitwokik che kyome en oloton ako Karan en kokwet nebo yoton, ko kitoret biik chebo yoton kosich chepkondok chechang koraa Kobo komonut kazini en barit amun bwone biik konyo kogere ak kosigen chepkondok

Moswoknatetab ab kasari ko kikochut en komoswek chechang Che terter chebo somanet en emoni bo Kenya netai ko somanet ko kigo koib noton kit nekibore komputaisiek choton chetoreti lagok konetgei komi kilasisiek asi koik roisi kasit nebo konetgei ak konai tuguk chechang kora komi komputaisiek ak simoisiek ko ki kotoret ichek kobos kasisyek choton Che Imuch ko kokigoi en sukul amun imuche konyor kosoman en moswoknatetab ab kasari ak koik roisi koyai kasinywan moswoknatetab ab kasari kora ko ki kokon kit neyaa en somanet amun noito lagok koboisien moswoknatanito ako moboisien kobwat kole kichopto ano kit nekokigochi en kilas.

Eng Kisumu ko chang tuguk kot missing chekekole ako tuguk chuton kikole ko tiengee kele chito oinon nekacham chekakol. Netaa nechome biik ab Kisumu kokol ko muchelek, muchelek chuton ih kochang kot missing en komosindon amun nomegee beit ko chang en yuno ak mbaret kowoo ko noton ih komuche keib beek en oinet kokokikererchi beresisiek ak nyokoba mbar sikobit kemin muchelek chuton. Kora muchelek chu kobo komonut eng biik ab yuu kikosigen chepkondok chechang kot missing amunee kochome komin muchelek chuton kora komine miwek en chongindo kot missing amun miten tuguk cheterter chemokyingee sikemin miwek chu ako miwek ih kokikoipchi komonut neoo amun miten kampunisiek chechobe sugaruk en yundo ko amunee sikomine miwek eng chongindo kotoreti ichek en atkai tugul

Chang boisionik kot missing en emoni Bo Kenya Che mokyin gee siet ask koyatak ako kikotoret serkalit noton nebo emoni konam sietab biik ana siokab biik sikopit kenae kelee ngo noton me koboishen anan ngo noton ne koboishen koyat olotok. Koraa ko toreti kompunishek Che terter sikonai kolee ngo nekomiten oloton ii ak NGO nekomonyo raa, en benkishel chechang en emoni bo Kenya koboishen siet Keyat yoton it ole kigonoren rabinik amun kikiyan kelee koboishen siet ko miten ripset nebo barak ako monyoru siet ana Chi agetugul ne koboishen sienyin koyat oloton, koraa nge chobe kibandet ko nyolu koboishen siet anan kenam siyogug ii asikopit konai kelee ingo ot en sukulishek kasari ko miten Che boishen siok yon bendii look sukul asi konai saishek Che Kait look sukul ak saishek Che mondoen icheget.

Muswoknotet tab kasari ko kikotoret oleo en emotunwek chechang' chebo emoni, akot emet noton nebo Kenya ko kikotoret bik chechang' ana Lok choton chechang' chebo sukul konyor konetishenywan en muswoknotet kobun komoswek cheterter en ole mii. Ngomii kwendote ngomii sukul anan ngomii gaa koboishen muswoknot niton. Kit noton netai nekiikotoret muswoknotet ya. Kasari lok ab sukul ko kikotoret ichek konyor tukuk choton chesomonen en muswoknotoni kou imuche koker anan ko chekisomoni ak kesire imuche Koraa konyor konetindet en yuton nenete komie ak konyor eletoretito gee, Koraa komuche konyor kilasishek chik en muswoknotoni komii gaa ak kobure ak siki chik komonyorur koimut agetukul ko noton ko kokotoret ichek missing'.